Ore taa nanu entoki nadolita tene, naa kadolita nkapishini are, nadolita nkitunguni , nadolita carrots orpaek ware, waare oltusaret, ndooma, nadolita orkunia oti kando, nadolita extension ositima naati kando naichargieku simu, wenkiti misa naitelekino nena tokitin, kainyoo dii enkae nadolita tene pause. Nadolita enkiti beshen naitadokino nkitunkuni oo carrots ndooma, orpaek waare, nadolita.

Ore taa nye nanu ore entoki nalotu ndamunot ainei enadol ena pisha nati ena gate naa kadolta nanu mpishai orkanjaoi tene naajo kitai kore ene wueji naa game, game park mm park orkanjaowi ewoji nedolieki irkanjaoni naa ninje emanya irkanjaoni, nje oshi epuoi adolie nena ng'uesi. Amu eti irkanjaoni naa gate ena naimi enepuoi ine wueji.

Ore taa entoki nadolita tene tena picha natii enewueji nadolita enakji e Jubilee ene oshi nepuo iltung'anak le Jubilee atumore aa ore Jubilee naa chama nadolita ebendera enye e Jubilee nadolita ina aji enye, nadolta nkaik naibung'a itodolu ajo Jubilee ina nadolta olchani otii abori ore ina aji neeta mbenderani naatii abori nemelioo esidai naa ore ena aji naa tenkilasi itobiruaki ena aji.

Adamu nanu eng'olong' nataasa ena siai kira nkera kutitik kitii primary, kore inakata apa kitii primary naa kekias apa ina siai king'ira king'ira ai vutana aing'uraa ajo kakwa naata nguvu natii enda alo ena naatii ena alo naa ajo kakwa naata nguvu. Ore ake naapuo naapuo enkop naa ninje naata nguvu, ore nauni ena alo naa ninje nemeeta nguvu ake idimwaki, neeku meeta nguvu. Neeku hii hii ni kupimana nguvu ai pimana nguvu ajo kakwa nagol, kakwa nashal. Naake ke interesting apa oleng' kesidai apa ki changamsha apa iltung'anak oleng' ata ake saai hata mkipimana nguvu bado sisi ni wadogo neeku bado tunapimana nguvu vizuri sana.

Ore tenakata entoki nadolita teneweji naa, aramata entua ore iramat naa ore entoki edukuya naa aramat entua pee eku keeta health sidai, nenyae enda naishakino pee enya metaa keicomfertable enkerai tiatua enkoshoke ore eniare naa keeku keifisit sipitali nelo clinics paa teneeta shida neingurari neyiolouni tesiokinoto pee etumokini ashungulikia, ore sii delivery naa pee eramati entua metaa ore kenya enkata nalo aisho, neiyu enkerai sidai naata health naa sapuk nemeeta shida, meeta emoyian naata ,naa ore orpayian teneyiolou ajo etaa enkitok enye entua naa peeku prepared nitayarisha keon metaa orpayian loota ormarei neeku kegira siininye a expect enkerai neeku keeta enkerai siininye ore siininche nkanashera enyenak ore nkera entasat ilo payian neeku prepared siininche pee engamu enkarai enche ore grandparents naa mtoiwu natoiuto menye ina kerai naa keeku siininche prepared nengamu enkerai enche naa neponari tormarei.

Ore taa Sheria kitok naitore olosho le Kenya naa katiba, katiba naipirta enkop. Naa ore enkop naa land naa ore tena constitution e Kenya naa ore Sheria kitok naa land.

Ore taa tematumisi e laptop tenkisuma eprimary naa keisidai oleng amu kesieki aitengen inkera eton kutitik neyiolo aitumiyia laptop eton aakutitik, neisumare neyiolou skills naitumiyai isimui neyiolou aitumiyia simui tenebulu ,nesieki inkera aangenu tesiokinoto oleng .naa kesidai teniteruni aitumiyia laptop aa ore te technology ena kata naa keitumiyai naa ore tenebulu oltungani etaa ,ore pee itum oltungani skills tena digital netaa pee peitumiyai laptop nietumiae isimui.

Ore ena, ah ore taa nanu pamanyor enabae, e uber, naa, mesidai ena ore oshi e uber, na keng'as inye aku kegol iropiyiani, naa nigil aku ore e uber, naa oltung'ani obo lotii, na kenye nepong' direction duo niloito nimutie tesiai duo nilo, naa ore e uber naa ekidim oltung'ani aikidnapa, nikiyau osero, nelo aitaas pooki toki nayu, ashu kintaas tiatua ina garri, entoki pooki nayieu, naa kidim ataa meyiolo nai direction nikiya, nikilo aiminie, nimin oltung'ani tewoi nimiyiolo, nilak iropiyiani kumok, naa ore si enkae bae e uber, naa ke slow, kelo polepole. Nifim aimutie tesiai ino, tenaa esiai duo iloito oltung'ani nidim aimutie, arashu idim inye oltung'ani atagoro tiatua inaarri nikintayu nitayu ropiyiani inonok neya. Neya ropiyiani niton miata ropiyiani. Naa manyor nanu esiai e uber. Amu kitapong'oo iltung'anak oleng. Neku oltung'ani na ore si e uber, naa mpaka paa, ampaka ade paiyata data, pimpotu. Amu mitumoki te online ipoti.

Ore taa nanu entoki nalotu indamunot tenadol ena enapisha, naa ore KICC naa enkaji naado sapuk natii Nairobi, naa ninye epuo ilarikok pookin le Kenya apuo atumore ole boo, naa ore oshi enewoji, naa ninye oshi enkaji naibung'ieki entumo ilarikok leboo o le Kenya. Naa nibung'ieki ore si nye enewoji naa kibung'ieki enkomono olosho, le Kenya. Enkaji sidai oleng ena naado natii Kenya. Ore si enaji naa keked iltung'anak shumata na kelo ampaka thirty four floor ,na keya iltung'anak lift ampaka shumata nepuo adol nepuo si view enkop te Nairobi, nedoli poki woji natii Nairobi.

Ore taa enkoti sapuk naati orkerenket le Homabay na keji highcourt naati orkerenket le Homabay. Highcourt.

Ore taa nyamalitin, ore nye tenkop ang' tenkop ormaasai, naa ore masaa enkisuma edijitol tokuna rishat, naa keya mpisai oleng. Ah ore tenkerai nagira aisuma, naa keyieu laptop, na ore laptop na ropiyiani kumok oleng, naa keya ropiyiani kumok oleng tenkinyang'unoto. Ore pinyala, na igil ake aitumia nkulie ropiyiani kumok aigil aitobir. Neyieu enkerai natii sukuul esimu, neitumia esimu, na ore inankae, naa impisai kumok, naa kinyel, ore isimui o laptop na kinyel inkera ormaasai ilukuny, neeku ore enkerai, ore endamunoto enye naa esimu, arashi laptop, naa ore torkuaki lormasai naa, ore torkuaki lormasai naa kitubulu irmaasai inkera enye tiatua eramatare, eramatare onkishu. Neeku meeta enkerai time teramatare neeku esimu ake etii, na keeu nyamalitin neu olarrabal te kati ontoiwuo, onkera. Ore si tena kisuma edijitol, tokuna masaa edijitol naa, naa ore simui teniing'or inkera, naa keeta iltabiani irkulie kuaki torrok